Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo na bata mũno, rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwĩtũ, nĩ tũrona atĩ ũyũ nĩ ũrĩmi wa ng'ombe, na nĩ tũrona atĩ mũrĩmi ũyũ nĩ athondekeire ng'ombe ciake kiugo, harĩa nĩho hatuĩkaga acirehagĩra irio ciake, na nĩ tũrona atĩ ona nĩ atuĩkĩte wa gũcithondekera kiugo gĩkĩ gĩake na mahiga thĩ, kũrĩa nĩ akoragwo akorogeire, na ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia we ta mũrĩmi rĩrĩa ũrenda gũtheria nginya kiugo kĩa ng'ombe, kuona atĩ no maĩ ũtũĩkaga nginya wa gũthambia namo, na kũndũ gũkũ gũgatuĩka gwa gũthera, na nĩ turona atĩ ona nĩ athondekeire mĩharatĩ ĩno handũ hega, harĩa atĩ ng'ombe nĩ cirĩthiaga kũnywa maĩ, na cigatuĩka atĩ noho cigũĩkĩrĩrwo irio, na ũgakora atĩ ng'ombe taici ciake nĩ turona atĩ nĩ cia gũkama, harĩa mũrĩmi ta ũyũ nĩ atuĩkaga atĩ nĩ egũkama ngómbe ici ciake, kũringanaga na mũrĩmi, kuona nĩ gũkoragwo na arĩa makamaga nginya maita matatũ harĩ o mũthenya, na akama iria rĩingĩ nĩ atuĩkaga wa kũrĩendia, kuona atĩ no enderie andũ a itũra, kana ona athiĩ atuĩke nĩ egũtwarĩra gĩthĩi kia iria, kũrĩa nĩ atuĩkaga wa kũmenderia , na makamũrĩha mbeca ciake, iria ciumaga mweri ũmwe wathira, na ũgakora atĩ nĩ mbeca njega na njiganu.

Ũyũ wĩgiĩ ũrĩmi, kũrĩa nĩ tũrona atĩ, mũrĩmi toyũ nĩ atũĩkĩte wa gũthondeka nyũmba ya ũrĩmi, ĩrĩa nĩho atĩ we ta mũrĩmi ũtuĩkaga wa kũhanda irio ciaku kũu thĩiniĩ, na nyũmba ĩno na ya ũrĩmi nĩ ĩtuĩkaga atĩ nĩratũmĩrwo thikũ ici nĩ andũ, kuona atĩ nĩ ona nĩ ĩkũragia irio wega, na ningĩ ũgakora atĩ rĩrĩa ũtuĩkĩte nĩ ũrahanda mĩmera yaku mũ kĩ nyũmba-inĩ ĩno, ũgakora atĩ citikũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩngĩ ĩrĩa ĩnyitaga mĩmera ĩrĩa ĩkoragwo nja, kuona atĩ nĩ ũkoragwo ũhingĩire iro icio handũ, nogakorwo ona nĩ cirakũhe maciaro mega mũno, ũkĩringithania na mĩmera ĩno ĩngĩ ĩkoragwo ĩhandĩtwo gũkũ nja, na nĩ ũkoraga atĩ mũrĩmi toyũ nĩaratigĩrĩra atĩ, nyũmba teno nĩ ĩkoraga ona rĩmwe nĩ ũkoraga imwe cirĩ na thitima, kuona atĩ okorwo gũtirĩ na riũa no thitima ciakagio, na ũgakora ona nyũmba te no nĩ ĩkoragwo na macini nyingĩ mũno, na nĩgetha ona ũkorwo atĩ wina ũmenyo, nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩ ũrabatara gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ ũtuĩkaga atĩ ũkorwo na ũgĩ mũingĩ wĩgiĩ ũrĩmi, na nĩgetha ona ũmenye ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũĩka, gwaka nyũmba teno, na indo iria wagĩrĩrwo nĩ kũiga thĩiniĩ.

Njĩra ĩrĩa, kana ona mũbango wa gĩthomo, ũrĩa atĩ nĩ ũtuĩkaga atĩ nĩ ũrateithĩrĩria andũ gũtuĩka atĩ nĩ magũikara hamwe, na ningĩ atĩ nĩ ũgũtuĩka wa gũtwarithia andũ na mbere na thayũ mũingĩ, na nĩgetha ona ũtuĩke atĩ nĩ ũkũnina ngucanio gagatĩ-inĩ kao, nĩ ũkoraga atĩ, thukuru-inĩ andũ nĩ matuĩkaga a gũthomithio ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũikara hamwe, na ũgakora atĩ arutwo ta acio nĩ maratuĩka a gũthomithio ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũteithania, na matuĩke atĩ nĩ magũikara na ũrũmwe na wendo, kuona atĩ gũtiagĩrĩirwo nĩ gũmena atĩ tondũ mũndũ wa gabira ĩrĩa mũtarenda, mũgatuĩka atĩ ona rĩrĩa mũracagũra nginya andũ ta atongoria a thukuru, nĩ mwĩragwo atĩ mũtukane nĩgetha mũtuĩke atĩ nĩ mũgwetha mũtongoria andũ-inĩ acio, na to nginya mũtuĩke atĩ nĩ mũracagũra atongoria a kuuma gabira ĩmwe, andũ acio nĩ matuĩkaga a gũcagũrwo kuuma kũndũ gũtiganĩte, na magatuĩka atĩ nĩ magũtuĩka nĩ makũrehe andũ hamwe, na nĩgetha matuĩke magaikara tarĩ kĩo kĩonereria kwĩ andũ, na nĩgetha andũ a itũũra, na andũ a nja, matuĩke atĩ nĩ magũikara hamwe na thayũ, na matigakorwo na ngucanio o yothe.

Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo na bata mũno, rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ, kuona atĩ ũyũ nĩ tũrona atĩ nĩ ũrĩmi wa mahiũ, kũrĩa mũrĩmi ta ũyũ nĩ ararĩma mbũri ici ciake, na nĩ tũrona nĩ acithondekeire kiũgo, harĩa nĩho atuĩkaga wa gũcihingĩra o mũthenya, na agatuĩka atĩ kaingĩ nĩ ũkoraga we nĩwe ũrathi gũciethera mahuti, na agacirehera haha kiũgo-inĩ gĩa kĩo, harĩa we wĩra wake nĩ kũrehe na agatuĩka atĩ nĩ arĩtinangagĩria mbũri ici ciake mahuti macio, na ũgakora ona nĩ akoragwo athondekete mũharatĩ wake wega, ũndũ atĩ ona nĩ hakoragwo na handũ harĩa arĩciheragĩra maĩ, na nĩgetha cigatuĩka cia kũnyua. Na ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wa bata mũno, kuona atĩ mbũri nĩ gũkoragwo na irĩa ci iriia, na nĩ gũkoragwo na irĩa ciĩtagwo thenge irĩa cikoragwo nĩ cia nyama, na rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ mũrĩmi ona iriia ta rĩu nĩ agũtuĩka wa kũnyua, kana ona akauga atĩ no enderie andũ a itũũra, kũrĩa nĩ mokaga na makamũgũrĩra, na ũguo nĩ atuĩkaga wa kuona mbeca, harĩa icio nĩ cimũteithagia na kũhingia mabataro make, na agatigĩrĩra atĩ nginya mbũri ta ici nĩ cirona irio, na maĩ ma kũnyua.

Nĩgetha andũ a gĩcigo gĩkĩ gitũ matuĩke atĩ nĩ mararanĩria, na ũgakora atĩ ona nĩ maracemania kaingĩ. Nĩ ũkoraga atĩ njĩra ĩrĩa maratuĩka atĩ nĩ mararanĩria nayo, ĩkoragwo ĩya thimũ. Kuona atĩ o mũndũ nĩ ũkoraga atĩ o mũciĩ nĩ ũrĩ na thimũ, kana ona mũndũ nĩ akoragwo na thimũ yake, ĩrĩa aratuĩka atĩ nĩ aragĩa nayo. Na ũgakora atĩ ona nĩ makoragwo mandĩkanĩte thimũ-inĩ ciao, na nĩgetha atĩ ũtuĩke okorwo nĩ ũrabatara mũndũ, kana ona okorwo nĩ mũrenda kwaranĩria na mũndũ, we no kandi ũtuĩkaga wa gwĩkĩra, na ũkahũrĩra mũndũ ũrĩa ũrenda kũhũrĩra mwaranĩrie nake, harĩa onake no nginya akorwo na thimũ ta ĩyo, na ĩyo ĩkoragwo ĩ njĩra ĩmwe mũno ĩrĩa ĩratũmĩka thikũ ici. Kuona atĩ andũ nĩ mahĩmbĩirie ũhoro wa tekinoronjĩ mũno, na ũgakora atĩ o mũciĩ wĩ na mũtambo ũcio wa tekinoronjĩ. Na ngwĩciria ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa ĩtũmĩkaga mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ.

Maũndũ marĩa ngenagĩra rĩrĩa ndĩratuĩka atĩ nĩndĩrathiĩ gũcerera andũ arĩa makoragwo maikaraga kũndũ kũraihu, na andũ acio ona notũkorwo nĩtũtuainwo nao, kuona no makorwo nĩ andũ a bamĩrĩ kana ona arata akwa maũndũ marĩa mangenagia nĩatĩ rĩmwe nĩnduĩkaga atĩ nĩngũhũthĩra ngari, kuona atĩ nĩnduĩkaga atĩ wa gũkĩra tena na nĩgetha thiĩ na ngari ya tene, na ĩrĩa ĩyo nĩyo nduĩkaga wa gũkinya nayo kũndũ kũrĩa ndĩrathiĩ, na mũndũ e ngari-inĩ nĩatuĩkaga wa gũkena mũno, kana ona ningĩ rĩrĩa ndĩratuĩka atĩ nĩndĩrauma gĩcagi gĩkĩ gitũ, ngathiĩ gũcera kũndũ kũngĩ nĩwĩyonagĩra maĩndũ maingĩ ma gũgũkenia barabara-inĩ, kuona nĩgũkoragwo na andũ na ũkarora kinya ũgakora nĩgũkoragwo kinya na irĩma, iria nĩũtuĩkaga wa gwĩkenera rĩrĩa ũratuĩka nĩũraciona, na ningĩ nĩngenaga mũno kuona atĩ nĩndĩrathiĩ gũcerera andũ aya njũĩ, kuona nĩtũikarĩte mũno tũtakuonana, kuoguo nĩngenaga atĩ nĩtũgũtuĩka a gũcemania, na nĩtũtuĩkaga a kwaria ndeto nyingĩ mũno na kwĩrana maũndũ marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere mũtũrĩre-inĩ ũyũ witũ, kuona atĩ tũtituĩkaga a kuonana o mũthenya o mũthenya.

Njĩra ĩrĩa hũthagĩra kaingĩ, rĩrĩa ndĩratuĩka nĩndĩrathiĩ kũndũ, na gũcoka, na nĩ nduĩkaga atĩ nĩndĩrahũthĩra njĩra ĩyo, nĩgetha nduĩke wa kuona atĩ moimĩrĩra mega, kana ona ndũĩke atĩ nĩngũkenerera ũndũ ũcio, nĩ nduĩkaga atĩ nĩndĩrahũthĩra njĩra ya bara, na nĩ nduĩkaga wa gũthiĩ na ngari, kuona nĩgũkoragwo na indo nyingĩ ona rĩmwe ũkoraga atĩ nĩcigũtuĩka atĩ nĩcigũgũkua, ũgĩthi kũndũ na ũgĩcoka, ta atĩ nĩkũihũrĩte mĩithikiri ĩrĩa ĩkuaga andũ bara, na kana ona nduthi, iria nĩcikoragwo cikarĩte handũ na ũgathi ũgacioya, nĩgetha ũtuĩke ĩtuĩke atĩ nĩgũgũkinyia kũndũ kũrĩa ũrathi, na ĩtuĩke atĩ ona no ĩgũcokie ũngĩenda, no niĩ kaingĩ nĩnyendete gũtũmĩra ngari, kuona atĩ ngari nĩkoragwo ĩ hũthũ mũno, na ningĩ ũgakora atĩ ngari ndĩtuĩkaga atĩ nĩũkũrĩha mbeca nyingĩ, rĩrĩa ũrenda gũthiĩ nayo, koguo nĩtuĩkaga atĩ nĩũkũigania mbeca ciaku iria wĩnacio, na ningĩ okorwo nĩgũkura, nĩũmenyaga atĩ ngari ndũkurĩrwo, kuona atĩ ĩkoragwo ĩ hinge igũrũ na mĩena, no rĩrĩa wacagũra kũthiĩ na ndũthi kana mũithikiri, ũgakora atĩ onokorwo kwĩna riua nĩũgũcinwo mũno, koguo nĩhũthagĩra ngai kuona nĩngenagĩra rĩrĩa ndĩrakuo, na.

Rĩrĩa ndĩrathiĩ taũni, nĩndũĩkaga atĩ nĩndĩratũmĩra ngari cia mũingĩ, kana ona matatũ cia mũingĩ, gũkĩra taxi iria cikoragwo cikarĩte gũkũ nja, rĩrĩa ndĩrenda atĩ nĩndĩrenda gũkinya na ihenya, na gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga atĩ nduĩke ningũtũmĩra matatũ cia mũingĩ, nĩatĩ nĩcikoragwo na thogora mũnini, na we ta mũthii rĩrĩa ũrenda gũthiĩ kũingĩra ngari ta ĩyo, nĩtuĩkaga ya gũkũrĩhia mbeca nini mũno, kuona atĩ ona nĩmũingĩraga mũrĩ andũ aingĩ, no rĩrĩa ũratuĩka atĩ nĩũgũthiĩ na taxi, nĩũtuĩkaga wa kũhũthĩra mbeca nyingĩ mũno, kuona atĩ ĩgũtwaraga o we wĩ nyike kũrĩa ũrenda gũthiĩ, koguo nĩtuĩkaga wa kũrĩhio mbeca nyingĩ, na ũgakora atĩ, we ta mũthii ndũrĩ na mbeca cia kũigana cia kũrĩha taxi na ũguo ũgekora atĩ nĩũratuĩka nĩũgũtũmĩra matatũ, na ningĩ atĩ rĩrĩa mũrĩ na arata aingĩ na nĩmũrenda gũthiĩ taũni, ũgakora atĩ mũtingĩhota kũiganĩra taxi, kuona atĩ nĩmakoragwo na mawatho ma andũ arĩa magĩrĩirwo nĩ kũingĩra, koguo ũgakora matatũ nĩcio raithi, na ningĩ atĩ nĩmũgũtuĩka a gũthi inyuothe kũndũ kũrĩa mũrenda, na ningĩ mũgũtuĩka a gũkinyĩra kũndũ kũu othe mwĩ hamwe.

Kaingĩ rĩrĩa ndĩratuĩka atĩ nĩndĩĩrathiĩ thoko, kuona atĩ rĩmwe thoko nĩkoragwo ĩ handũ hakuhĩ, nĩ ndũĩkaga wa gũthiĩ na magũrũ, kuona atĩ ndĩkoragwo kũndũ kũraihu, koguo nĩndũĩkaga wa gwĩbanga na ngakinya nginya thokoinĩ, na ngatuĩka wa kũgũra indo iria ngwendaga, no ingĩkorwo atĩ nĩndĩragũra indo ciĩ nyingĩ, kana iria cigũtuĩka atĩ nĩcikũnemera gũkinya nacio nyũmba, nĩndũikaga wa kuoya nduthi, harĩa nĩyo ĩndeithagia gũkinya nginya gwakwa, na ngatuĩka wa gũkinya mũciĩ, na rĩrĩa ndĩrathiĩ wĩrainĩ, kuona atĩ wĩra nĩũkoragwo wĩ kũraihu, nĩndũĩkaga wa gũkĩra tene, na nĩgetha nduĩke wa kũingĩra ngari ici cia mũingĩ, kana matatũ cia mũingĩ, harĩa nĩgu ĩyo nĩyo ĩndeithagia gũkinya wĩrainĩ wakwa, kana ona thoko, na nĩgetha ningĩ nduĩke atĩ ningũkinya mathaa marĩa magĩrĩire, na ndigatuĩke atĩ nĩngũcererwo.

Njĩra ĩrĩa nyendete gũtũmĩra, rĩrĩa ndĩratuĩka atĩ nĩndĩrahũthĩra gũthiĩ kũndũ, rĩmwe nĩndũĩkaga wa kũhũthĩra matatũ, kana nduthi, no njĩra ĩrĩa nyendete kũhũthĩra mũno, nĩ matatũ, kuona atĩ rĩrĩa gũkoragwo na riua mũno, nĩũkoraga atĩ waingĩra matatũ thĩinĩ, ndũgũtuĩka wa gũcinwo nĩ riua rĩũ, kũringithania na nduthi kuona atĩ nduthi ndĩkoragwo atĩ ĩkĩrĩtwo kũndũ mwena kĩndũ, koguo nĩwĩkoraga atĩ rĩrĩa wĩ nduthi igũrũ, ũgakora atĩ ona nĩũkurĩrwo nĩ mbura okorwo kwĩna mbura, kana ona rua ta rĩu, no rĩrĩa watuĩka atĩ nĩũkũingĩra ngari, ndũtuĩkaga wa gũcemania na mathĩna ma kũrĩrwo, kana ona gũcinwo nĩ riua mũno, kuona atĩ ngari nĩkoragwo atĩ ĩthondeketwo ũndũ ndũngĩtuĩka wa kũrĩrwo, na ningĩ ũgakora atĩ matatũ nĩcikoragwo na thogora wa thĩ mũno, ũkĩringithania na kĩndũ ta nduthi, kuona atĩ nduthi nĩũtuĩkaga wa kũrĩhĩra mbeca nyingĩ, onokorwo ndũrathiĩ kũndũ kũraihu, no rĩrĩa ũratuĩka atĩ nĩũratũmĩra matatũ, nĩũkoraga atĩ thogora wa ngari ũkoragwo wĩ mũnini mũno, koguo we ta mũthii nĩũgũtuĩka wa gũthi kũndũ kũrĩa ũrenda, ũtagũthĩnĩka nĩ kũndũ kũrĩa ũkũruta mbeca cia gũthiĩ.

Ĩĩ nĩũkoragwo wĩ ũndũ mwega, harĩ airĩtu na anake kũmenya kũruga na ngũ, kuona atĩ nĩũko tuĩkaga wa gũthiĩ kũndũ ta gĩcaginĩ, kũrĩa gũtikoragwo na indo iria andũ matũmagĩra kũruga kũu taũninĩ, na rĩrĩa mũndũ aratuĩka tuge nĩathiĩte gũcerera andũ ao a gĩcagi, ũgakora atĩ nĩmarugaga na ngũ, na tondũ nĩũrenda kũmateithia, angĩkorwo atĩ ndũĩ nĩũkoraga atĩ ndũkũhota kũmateithia, no wakorwo atĩ nĩũĩ kũhũthĩra kĩndũ ta ngũ, no ũtuĩke wa gũteithĩrĩria andũ acio nginya gwakia mwaki ta ũcio, na ũtuĩke ona wa kũmarugĩra, harĩa atĩ ona nĩũkoraga atĩ nĩmwakagia ngũ gĩcaginĩ, rĩrĩa kũrĩ na heho, nĩgetha mũtuĩke atĩ gũtigatuĩke atĩ nĩmũraigwa heho mũno, na nĩaona nĩmũtuĩkaga a gũikara thĩ handũ ta haũ, na mũgatuĩka atĩ ona nĩmũkwaria, na ngwaciria nĩũndũ wa bata mũno nginya andũ anini matuĩke nĩmaramenya, ũhoro wĩgiĩ gwakia mwaki na ngũ.

Gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ nĩ getha ũtuĩke atĩ nĩ ũragũra maĩ, mũtũngi ũrĩa wa rita mĩrongo ĩrĩ, nĩ ũkoraga atĩ no nginya ũkorwo na ciringi ikũmi, harĩa nĩ mũtuĩkaga agũthiĩ kũgĩra handũ harĩa hakoragwo athondeketwo, na nĩgũkoragwo na mũndũ ũrĩa akoragwo akĩmwenderia maĩ ta macio, na ũgakora atĩ no nginya wambe ũmũrĩthe mbeca icio, na nĩ getha ũtuĩka atĩ nĩ ũgũtaha mĩtũngi ĩrĩa ĩ ũrenda, na nĩ ũkoraga atĩ mũtũngi ũcio wa rita mĩrongo ĩrĩ nĩ marĩhagia ciringi ikũmi, na ũgakora atĩ tũmĩtũngi tũrĩa tũnini nĩ tũkoragwo onatuo nathogora wayo, no rĩrĩa ũrathiĩ kũgũra mũtũngi ũyũ mũnene, nĩ ũtuĩkaga wa gũthiĩ na mbeca icio ciringi ikũmi, na andũ ũrĩa twĩkaga nĩ getha atĩ, tũmenyagĩrĩre atĩ maĩ marĩa marehagwo ma ithima, nĩ magũĩtĩkĩrwo kũnywa, kana ona maĩ macio tũtuĩkaga atĩ nĩ tũrathiĩ kũgũra kũndũ ta kũu, no nginya, gũkoragwo na ndawa ĩrĩa mũndũ atigagĩrĩra atĩ nĩ agũra, na agatuĩka a kũmĩkĩra maĩ-inĩ macio make, na rĩrĩa watuĩka nĩ wekĩra ndawa ĩyo, nĩ ma, maĩ macio nĩ ma tuĩkaga atĩ nĩ mega makũnyua.

Ngari cia gũkũruria na moko, nĩ cikoragwo na bata mũno, harĩ nginya andũ arĩa matuĩkaga atĩ nĩ marathamĩra mũno, kũndũ kũngĩ thĩiniĩ wa taũni. Gũkora atĩ nĩ ũkoraga atĩ andũ arĩa makoragwo na ngari ta ici, nĩo matuĩkaga nĩ marateithia andũ aya marathama, kuona atĩ moyaga indo ciaku ciothe cia nyũmba, na magacibangĩra wega ngari-inĩ ĩyo yao, na magatuĩka atĩ ona nĩ magũcioha ũndũ cigũkinya kũrĩa cibatiĩ gũkinya, kĩndũ gĩtagũtuĩka atĩ nĩ gĩgũthũka, kana ona kunĩka, kuona atĩ nĩ maragerera o bara ĩrĩa ĩgeragĩrwo nĩ ngari nene. Na ũgakora atĩ andũ acio ona nĩ matuĩkaga nginya a kũrĩhia mbeca wega, rĩrĩa ũgakora atĩ mena raithi, handũ ha we mũndũ ũrĩa ũrathama gũtinda ũgĩthi kũrora ngari, nĩ ũtuĩkaga wa gwĩta andũ aya a ngari ici cia gũkururia, na ũgakora atĩ nĩ maratuĩka a kũgũkũrĩhia wega, na nĩ ũtuĩkaga ona wa gũthamĩra kũndũ kũrĩa ũrathi, ũtagũtinda ũgĩthumbũka. Kuona atĩ nginya andũ aya rĩmwe nĩ matuĩkaga a gũgũkinyĩria indo ciaku nyũmba, na magatuĩka a gũgũbangĩra hau nja, kana ona nyũmba yaku thĩiniĩ wega, na nĩgetha onawe ũtigĩrĩre atĩ indo ciothe nĩ ciakinya.

Ĩĩ nĩndĩ ndekora atĩ, nĩnjĩkĩrĩte irio ciakwa cumbĩ mũĩngĩ mũno, na ũgakora atĩ rĩmwe mũndũ nĩatuĩkaga atĩ nĩahĩtĩtie, kuona atĩ nĩwĩkoraga nĩwongereire cumbĩ irio-inĩ, ũgakora atĩ ona nĩ ũgwĩkĩrĩte cumbĩ na ũkariganĩrwo, kana ũgakora atĩ rita rĩu rĩmwe watuĩka nĩwekĩra cumbĩ, cumbĩ ũcio nĩwatuĩka mũingĩ kana ona irio ciaku ciatuĩka atĩ nĩciarũra, na ũgakora atĩ irio icio nĩũkũrugagĩra andũ aingĩ, koguo ngwĩciria mũndũ nĩatuĩkaga ona wa gũthumbũka mũno, kuona atĩ nĩwanjagia gwĩciria ũrĩa ũgwĩka, kuona atĩ kwambĩrĩria rĩngĩ kũruga irio icio rĩngĩ, ũcio nĩũkoragwo wĩ wĩra mũingĩ mũno, kuona atĩ kwambĩrĩria nĩkwanjĩrĩria na indo ingĩ njerũ, na no nginya atĩ ũtuĩke nĩũgũcigĩra kũndũ ta thoko, na nĩgetha wambĩrĩrie kũrugĩra andũ acio rĩngĩ, no nĩgũkoragwo na njĩra ĩrĩa ũkoraga mũndũ nĩatuĩka wa kuongerera maĩ, irio inĩ ta icio, na ningĩ ona nĩgũkoragwo na njĩra ingĩ atĩ ya gwĩkĩra kĩwaru gĩthĩ, kũrĩa nĩũtuĩkaga wa gwĩkĩra kĩwaru ta kĩu irioinĩ ciaku iria ciĩna cumbĩ mũingĩ, na nĩgeteithagia kũnina cumbĩ ũcio wĩkĩrĩte irio-inĩ, kuona atĩ kĩwaru kĩu nĩkĩo gĩtuĩkaga gĩa kũgucia cumbĩ ucio wĩ irio-inĩ, na cikaha.

Ĩĩ nĩgũkoragwo na karia, karĩa andũ nĩmathiaga gwĩthambĩra gĩcigoinĩ gĩkĩ gitũ, na nĩũkoraga atĩ, mũndũ nĩatigagĩrĩra atĩ nĩarĩhĩra, kuona atĩ gũtikoragwo atĩ gwĩ gwa bure rĩrĩa ũrathiĩ gwĩthambĩra, koguo nĩgũkoragwo na mbeca iria wagĩrĩirwo nĩ kũrĩhĩra, nĩgetha ũtuĩke nĩwaheo rũtha rwa gũthiĩ gwĩthambĩra, na ũgakora atĩ ta gũkũ gwitũ karia gaka ga gũkũ gakoragwo, ũtuĩkaga wa kũrĩha ci mbeca ciringi mĩrango ĩtano, kũrĩa macio nĩũkoragwo ũgĩtarĩrwo mathaa marĩa wagĩrĩirwo nĩgũikara kũndũ ta kũu, na rĩmwe nĩũkoraga atĩ ũkĩrwo atĩ ciringi mĩrongo ĩtano, macio nĩ mathaa matatũ, na nĩgetha mathaa macio mathira, we nĩwagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ, kana ona wongerere mbeca ingĩ nĩgetha ũtuĩke nĩ ũkũheo rũtha rwa gũthiĩ nambere, na kĩndũ kĩrĩa kĩbataranagia, nĩguo atĩ ũhote gwĩthambĩra gĩthimainĩ kĩu kĩa maĩ, nĩwagĩrĩirwo nĩgũkorwa ũkĩmenya gwĩtubĩra, kuona atĩ mũndũ nĩakoragwo athomeire tene, kana ũgakora atĩ nĩũĩ gwĩtubĩra, kuona atĩ nĩgetha watuĩka atĩ nĩũkũigĩra kũndũ ta kũu, ndũgatuĩke atĩ nĩũgũkuo nĩ maĩ.

Rĩrĩa atumia maratuĩka atĩ nĩ marahe athuri ao irio, na atĩ nĩ matuĩka atĩ nĩ marenda kuonania gĩtĩyo kũrĩ athuri ao, kaingĩ nĩ ũkoraga atĩ nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũĩkĩrĩra mũthuri waku, irio arĩ wa mbere, na ũgatuĩka atĩ ona we ta mũtumia, we nĩwe ũtuĩkaga wa kũmũtwarĩra irio ciake, ndwagĩrĩirwo nĩ gũtũma atĩ mũndũ ta mwana, atuĩke atĩ nĩwe ekwoya irio icio, na atuĩke wa gũtwarĩra mũthuri waku, kwoguo nĩ ũkoraga atĩ njĩra ĩyo ya gũtigĩrĩra atĩ we ta mũtumia nĩ wa rĩrĩa irio ciaku nĩ watuĩka wa kũrĩkia kũruga, nĩ ũtuĩkaga atĩ nĩ ũgũtuĩka we nĩwe ũratwarĩra mũthuri waku irio, na ũgatuĩka nginya wa kũmũnengera irio ciake na atuĩke wa kũrĩa, na ũgakora atĩ ĩno nĩ njĩra ĩmwe ĩrĩa mũtumia atuĩkaga atĩ, nĩ aronania gĩtĩyo harĩ mũthuri wake, hĩndĩ ĩyo ya kũrĩa irio, na nĩ getha rĩrĩa atuĩka nĩ arĩkĩria mũthuri wake kũmũnengera irio ciake, hau nĩho atuĩkaga wa gũthiĩ na mbere, na gwĩkĩrĩra rĩu ciana ciake, kana andũ arĩa mangĩkorwo atĩ me kũu mũciĩ-inĩ ũcio wao.

Nĩ gũkoragwo na bata mũno wa thitima, rĩrĩa ũratuĩka atĩ no ũkorwo nja, kana ona ũkorwo atĩ hĩndĩ ĩyo wĩ nja nĩ ũtukũ, ũgakora atĩ thitima rĩrĩa cirakorwo atĩ wĩna matawa marĩa mamũrĩkaga nja, ũgakora atĩ matawa macio nĩ magũteithagia ona wambe wone kũndũ kũrĩa ũrathiĩ, kuona atĩ okorwo gũtirĩ na thitima ona no ũcemanie na kĩhinga gĩkoragwo njĩra-inĩ, na no gĩgũtege na ũtuĩke wa kũgwa, kwoguo ngwĩciria thitima ĩyo ya nja kuona atĩ nĩ ĩrakũmũrĩkĩra, nĩ ũtuĩkaga wa kuona kũndũ kũrĩa ũrathiĩ, noguo nĩ ũtuĩkaga wa kũgirĩrĩria mĩtino ndĩgatuĩke no ĩhanĩke, na ningĩ thitima ĩcio cia nja nĩ citeithagia mũciĩ, kuona nĩ cituĩkaga atĩ nĩ cigũtuĩka atĩ aici matigũka gwaku kũiya, kuona atĩ nĩ metigagĩra thitima icio cia nja, atĩ nĩ maronekana nginya rĩrĩa marakuhĩrĩria gwaku, kwoguo ũgakora atĩ mũici ta ũcio ndegũtuĩka atĩ nĩ egũka kũiya gwaku, kuona nĩ aretigĩra kuonwo, no ũngĩringithania na kũndũ gũtarĩ na thitima, aici nĩ matuĩkaga agũthiĩ na kũiya kũndũ ta kũu, kuona atĩ matironekana.

Rĩrĩa ndĩrona ũndũ ũyũ , nĩ ndĩreciria atĩ kũndũ gũkũ nĩ ta kambuni, kũrĩa nĩ tũrona atĩ ona kwĩna marori marĩa maigĩtwo hau nja, na ngwĩciria marori macio nĩmo matuĩkaga atĩ nĩ magũkuwa indo iria cirathondekerwo kũu, kuona atĩ nĩ tũrona kũndũ gũkũ nĩ kũnene mũno, na ũkarora nginya ũkona nyũmba iria ciĩ gũkũ nĩ nene, na ngwĩciria gũkũ nĩ kambuni, kũrĩa nĩ ũkoraga nĩ gũkoragwo nginya na andũ mandĩkĩtwo, arĩa ũcio nĩguo ũkoragwo wĩra wao, gũtigĩrĩra atĩ nĩ mararuta indo iria nĩ getha cituĩke atĩ nĩ cigũtwarwo thoko, na cituĩke atĩ nĩ cikwendio, na haha nĩ ũkoraga atĩ, nĩ gũkoragwo nginya na arangĩri arĩa matuĩkaga nĩ mararora kũndũ ta gũkũ, nĩ getha matigĩrĩre atĩ ona aruti awĩra arĩa makoragwo mandĩkĩtwo gũkũ, matigĩrĩre atĩ andũ acio matiraima na ĩndo iria cithondekagwo kũu, kana ona nĩ getha andũ arĩa maraingĩra kũndũ ta gũkũ, makorwo ona nĩ andũ arĩa marutaga wĩra gũkũ, gũtigakorwo atĩ kwĩna andũ ananja arĩa maingĩraga, na nĩ tũrona ona indo ta marori ta maya, ici nĩ cio citũmĩkaga gũkuwa indo iria cirathondekwo, nacigatuĩka cia gũtwara kũndũ nginya ta thoko.

Nĩ gũkoragwo na itũmi nyingĩ mũno, ĩrĩa cigũtũma atĩ ũthũre ũndũ ũyũ. Nĩ tũrona atĩ haha nĩ handũ hathondekeirwo ũrĩa andũ magĩrĩirwo nĩ gũka gũte indo ciao cia gĩko, na ũgakora atĩ handũ. Nĩ ũkoraga atĩ, andũ aya ona nĩ marate gĩko ta gĩkĩ ta ũũ tũrona nĩ matete thĩ, na ũgakora atĩ wĩra ũyũ nĩ mũritũ mũno. Rĩrĩa ũrakora atĩ andũ acio makoragwo mandĩkĩtwo nĩ thirikari, ũgakora atĩ nĩ magũtuĩka a kũruta wĩra ũyũ wĩ mũingĩ. Atĩ gĩko gĩkĩ nĩ gĩtuĩkĩte gĩa kũihũrĩra handũ harĩa makoragwo mathondekete, na gĩgatuĩka atĩ ona nĩ kĩraitĩka thĩ. Na ningĩ ũndũ ũyũ nĩ ũtuĩkaga wa gũtũma kũndũ gũtuĩke kwĩna gĩko kĩingĩ mũno, kuona atĩ handũ ta haha ona nĩ hatuĩkaga ha kũnunga mũno, hakanunga gĩko. Na ũgakora atĩ andũ arĩa maikaraga hakuhĩ na kũndũ ta gũkũ, matingĩtuĩka a gũikara na thayũ, kuona atĩ nĩ gũkoragwo na mũnungo wa gĩko, na nĩ ũkoraga ona nginya biacara irĩa cikoragwo cihingũrĩtwo kũndũ ta gũkũ, citingĩtuĩka cia kũruta wĩra wega, kuona atĩ andũ nĩ metigagĩra gũthi kũmagũrĩra, atĩ indo ici nĩ gũkoragwo nĩ cirehaga nginya ngi, hakuhĩ na biacara-inĩ ta icio.

Ũndũ ũyũ nĩ ũhutagia arĩmi mũno, rĩrĩa atĩ thirikari ĩtĩkagĩria irio cia mĩmera, kuuma mabũrũri-inĩ maingĩ manakũu nja, na rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ, mĩmera ĩyo nĩ ĩkoragwo atĩ nĩ ĩ bũrũri-inĩ ũyũ witũ, na nĩ gũkoragwo ona arĩmi arĩa matuĩkaga atĩ nĩ marame nĩ maratuĩka atĩ nĩ mararĩma, mĩmera ta ĩyo, na ũndũ ũyũ nĩ ũtuĩkaga wa kũhutia arĩmi agũkũ gwĩtũ mũno, kuona nĩ ũkoraga atĩ ona rĩmwe, andũ agũkũ bũrũri-inĩ ũyũ witũ, nĩ matuĩkaga a kũgũra mĩmera ĩyo ya nja, ũgakora atĩ nĩ maratiganĩria ĩno ĩkoragwo ĩgĩkũrũrio bũrũri-inĩ ũyũ witũ, na magacagũra ĩrĩa ya nja, na ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga nginya arĩmi agũkũ gwĩtũ matige atĩ megũ magatiga kũrĩma irio icio, kuona atĩ nĩ makoraga atĩ, rĩrĩa mararĩma a matirĩ na andũ akwenderia, na atĩ andũ matikoragwo na makĩmenya andũ acio nĩ mararĩma, kwoguo ũgakora andũ no marathiĩ na mbere na kũgũrĩra andũ a nja, na ngwĩciria kĩndũ kĩrĩa kĩngĩkwo nĩ thirikari, nĩ getha matigĩrĩre atũ andũ nĩ magũrĩra andũ a bũrũrinĩ ũyũ witũ, nĩ atĩ magatigĩrĩra atĩ, nĩ megwĩkĩra mĩbango ya ũrĩa megũtuĩka atĩ nĩ megũteithĩrĩria arĩmi aya a bũrũri ũyũ witũ.

Arĩmi nĩ matuĩkaga atĩ nĩ maragera, nĩ maracemania na moritũ maingĩ mũno, rĩrĩa maratũĩka atĩ nĩ maragũra indo cia ũrĩmi, kuuma mabũrũri ma na nja, nĩ ũkoraga atĩ rĩmwe rĩrĩa mũgũri atuĩka nĩ agũra indo ta icio, rĩrĩa ũkoraga atĩ nĩ ciratuĩka cia kwoya mahinda maingĩ mũno, cingĩgatuĩka atĩ nĩ cirakinya bũrũri-inĩ ũyũ wĩtũ, na ũgakora atĩ mũrĩmi ta ũcio nĩ atuĩkaga ona wa gũthubũka mũno, kuona atĩ nĩ atuĩkaga wa nginya kũgerera mĩbango mĩingĩ, ĩrĩa nĩ getha atĩ agĩrĩrwo nĩ gũtigĩrĩra, atĩ kĩndũ kĩu agũra atĩ nĩ gĩgũkinya na ihinda rĩrĩa arenda kũhũthĩra, kuona atĩ onokorwo nĩ bataraitha aratuĩka atĩ nĩ aramĩruta nja wa bũrũri, ũgakora atĩ nĩyoyaga mahinda maingĩ mũno, na nĩ agĩrĩirwo nĩ gũtũmĩra mũgũnda-inĩ wake, rĩrĩa aratuĩka nĩ ararĩma, na ningĩ nĩ ũkoraga atĩ ũkĩgũra indo icio mabũrũri ma na nja, nĩ ũkoraga atĩ indo icio cirĩ na goro mũno, kuona atĩ no nginya ũtuĩke atĩ nĩ ũgũtinio magoti, rĩrĩa ũratuĩka atĩ nĩ ũgũcirehe nginya bũrũri-inĩ ũyũ witũ, na ũgakora atĩ nĩ ũrahũthĩra mbeca ciaku nyingĩ mũno we ta mũrĩmi, gũtigĩrĩra atĩ nginya kĩndũ kĩu nĩ gĩatuĩka nĩ gĩakiya gwaku nyũmba, kuona atĩ ona yatuĩka atĩ nĩ yaingĩra bũrũri-inĩ ũyũ.

Maũndũ marĩa matũmaga atĩ Lwanda Magere akorwo atĩ mũtongoria ũngĩngũngũĩrwo mũno, mĩena-inĩ ya Jaluo, nĩ atĩ ũyũ arĩ mũtongoria ũmwe ũrĩa watuĩkaga nĩ ararehe andũ a itũra hamwe, na agatigĩrĩra atĩ andũ arũrĩrĩ rwake nĩ maratuĩka agũikara hamwe na thayũ mũingĩ, noguo nĩ atũmaga andũ matuĩke atĩ nĩ mekũnyihia nyihia haro, iria makoragwo nacio matũra-inĩ mau, kuona atĩ we nĩ atuĩkaga nĩ aikaraga ta kĩonereria kĩega kũrĩ andũ, kũrĩa we nĩ atigagĩrĩra atĩ andũ nĩ marendana, na magatuĩka ona a gũteithania rĩrĩa kwĩna na mũndũ wĩna thĩna owothe, na ũguo nĩ atuĩkaga atĩ arĩ mũtongoria mwega kwoguo nĩ ũkoraga atĩ andũ aya a mĩena ĩno ya Jaluo, nĩ matuĩkaga atĩ nĩ mamũkũngũagĩra, kuona atĩ nĩ monaga arĩ mũtongoria mwega.